boisioni eng kokwenyu keibu tenderek korok asi ketutan eng bek, ye kaketutan kerongjin bek kila asimayamya asiobetyo. korotwek chuton korak yekakorut keib akebolji keringet. e kakebolji keringet ke lum ketit amu rotu kou borowet akekany kototun ko kerib kotatun korur si komuch keam

bo komanut boisioni . minet ab kitunguik kobo komonut amu kitunguik ko much keboishen eng kaa ketiji ngwek asikwonyiyitu . kitunguik kora ko much kealda sikesiche rabinik che torete kealin amitwogik ak kelabane keae kasit ne terter . kitunguik chuto korak keame asikoekkerichek che terter eng borto

boisioni achame amu ngurwet korok ki netai ngealda kokali. ngefukan ngurwet kefukani chechang ngealda kesiche rabinik chechang chekiae kasit ne terter. tinye rabinik chechangngealda bendanyi ana ngealda kosobe ngurwet. achame amu tunye rabinik ya kakialda

bo kamanut boisioni amu boisioni agere ale temisiet ab nyayek , nyanyek netai keboisheneng kaa . kiboisien eng kesenitiet ab nyanyek komakiyoo . nyanyek koraa komuch ketem chechang asikealda asikesich rabinik ak kesiche chechang ndamuu nyanyek kokali. imuch kealdachi sukul am nyanyek kouch koba ndonyo kesiche rabinik chechang

Ndoker boishoni obwote temishetab nyanyik, okere olee nyanyik chekoron ichechu chokokebut, obwote kora olee nyanyichuton kora kotoreti biik, imuuch kiam en kaa nyanyichuton ketilchin ing'wek anan konyanyichuton kioldo asikesich rabinik, temikab nyanyik kosiche rabinik chechang chekiboishen kialen amitwokik, ndamun nyanyi chuton korak, kioldo korak asikesich rabinik, okeree kora olee miten gretisheek maraan keibe kobaa ndonyo sibakialda en ndonyo nyanyichuton.